Kadolita tena pisha intokitin natii supermarket naijio isudai aataa Sprite, Fanta. Nelio siininche irnyanya nelio inkariak nelio sii e tray nanapieki intokitin, enkare nanyori

Ore kulo naa ilmatunda litum tosero. Keji kulo olamuriak loo tumi tendim, idumunye nilo osero nilo inapita embene nilo anapu niyau eya ang', nilo aingoru enkare nintuku aitukoo olchafu pookin pee mindanyamal enkoshoke. Ninteru aitayu nabi nabo nikiny aitayu inginyat ninya nakata kulo matunda.

Ore siatin e aulo nayau dupot te murua naa; eramatata onkishu, eramatata o ntare, eramatata e nkop, anaa tena kata enkiremore te neirem oltung'ani aun ilpae, neun impoosho, neun inkulie daiki ake nabulu te leleki naa keeta dupoto oleng' te murua ang'. Kumok iltung'ana otudupore nena siaitin naijo ene enkiremore. Ata sii ninye eramatata o nkishu o ntare netaa enetipat oleng' te nkop ang'.